Mũndũ wa mbere ũrĩa ndĩramenya nĩ mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ ndagĩtarĩ William Ruto. Na nĩarĩ na bata mũnene gũkũ bũrũri-inĩ witũ kuona nĩwe mũtongoria wa ihinda rĩrĩ na ũguo nĩwe ũmenyaga ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere. Wambere nĩakoragwo akĩrora ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere guoka nĩ ũtonga waguo. Na oho agathondeka thiriti njega na mabũrũri marĩa mangĩ nĩguo tũkahota kwendia indo citũ nja wa bũrũri. Oho nĩwe mwene bũrũri ũguo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũndũ ũtarathiĩ wega nĩokaga kĩng'ang'a-inĩ na agakorwo akĩarĩrĩria ũhoro ũcio na kũheyana kĩhonia. Wakerĩ ũrĩa ndĩrona haha nĩ ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ kĩa IEBC Wafula Chebukati ũrĩa nĩahurũkire na wĩra wake warĩ kũnyabara ithurano kũrora urĩa iratabanio kwanĩrĩra maumĩrĩra na gũtigĩrĩra atĩ gĩthurano nĩgĩatabanio kĩna ũma na waragania.

Haha ndĩrona ndagĩtarĩ, na ũngĩtuĩria wega, ndĩrona tarĩ wa gũtarana, maũndũ maigĩmainie na mũrimũ wa mũkingo. Ndarora wega ngona, haha tokorwo nĩ harĩa andũ mathiaga gũthimĩrwo mũkingo, kana ũrĩa maikaire kana nĩ marwarĩte kana ti arwaru, na ũgũo ndagĩtarĩ ũyũ ndĩrona tarĩ ũrĩa ũharagĩrĩria mũndũ na njĩra ya kũmũhe motaro ma kũmũteithĩrĩria angĩamũkĩra maumĩrĩra ma arĩ mũrwaru, angĩka atĩa, nona amũkĩra maimĩĩra ti mũrwaru rĩ, abatiĩ gwĩka atĩa nĩguo ndakarware. na nĩ aronekana haha nĩ araheana motaro, akenete, ngoro njega, ũndũ ũrĩa ũngĩteithia kũgucĩrĩria mũndũ, kwenda o nake gũthiĩ kũmenya ũrĩa aikaire, kana ena mũrimũ wa mũkingo, kana ndarĩ naguo.

Nyonaga mũrutĩre mwega wa thirikari nene ũndũ ũmwe na ũrĩa maiguanĩte na gũtua matua makũrutithania wĩra na thirikari cia matũra nĩguo kũhũthia mwathanĩre. Hĩndĩ ĩrĩa thirikari nene yatuire nĩkũgĩa na obici cia o kauntĩ kana iria ciĩtagwo cia matũra-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ akenya nĩmahota kwamũkĩra motungata ngũrani matekuoha thabarĩ nene nginya mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ũguo o mũndũ no ahote kwamũkĩra motungata ta mau kuma o kauntĩ-inĩ yake. Na ũguo nĩ ũndũ ũhũthĩtie harĩ kũnyorotha tabarĩra nyingĩ ta ya ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, ũgitĩri, ũrĩmi gatagatĩ-inĩ wa ingĩ nyingĩ. Kuona thirikari cia kauntĩ nĩihotaga gũtangĩkĩra mathĩna marĩa meyumĩria thĩinĩ wa honge icio gĩkĩro-inĩ gia kauntĩ. Na oho nĩmagayagĩrwo mbeca nĩ thirikari nene nĩguo gũtwarithia tabarĩra ngũrani na mbere.

Ici nĩ imwe cia kothi cia moko, na iria thirikari, ĩthiĩte na mbere na kũria mbeũ njĩthĩ, makorwo makĩhĩmbĩria, kuona mũndũ no ahote gwĩturĩra mĩeke ya mawĩra, o na kwandĩka andũ angĩ, hĩndĩ ĩrĩa ahĩmbĩria kothi ta ĩno. Ũmenyo ũrĩa ũrabatara, no mũhaka ũkorwo ũĩ kũnyitithania thitima, kuona macini ĩrĩa ĩhũthagĩrwo haha, ĩhũthagĩra thitima na no mũhaka o ho, ũkorwo ũĩ gũcinĩrĩra, nĩguo harĩa ũngĩona wĩra, no ũhote gũcinĩrĩra na njĩra ya raithi, indo iria ũrabatara, nĩ macini ĩho ĩcinagĩrĩra, ũgabatara mwaki wa thitima, ũgabatara indo ciĩho ihũthagĩrwo kũnyitithania, ũgabatara mĩwani, na o ho, ũgabatara gũkorwo na kĩndũ kĩrĩa ũracinĩrĩra

Ũhingũri kana ũheani wa tabarĩra ĩna, nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Wa mbere angĩkorwo nĩ ũhingũri kana kwambĩrĩria gwa kĩndũ kĩu, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mũnene, oka auga handũ hana, kwa mũhiano barabara nĩ ĩgwakwo, níĩmatigaga mekĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩguo kuonania atĩ, bara ĩyo nĩ ĩtanyĩtwo gwakwo. Na ũyũ nĩ ũndũ ũrĩ bata mũno kuona bara ĩyo nĩ ĩgayagĩrwo kĩgĩna, na ĩkaheo andũ arĩa mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakwo, na yarĩkĩrĩra, arĩa makorio wona yaga kũrĩrĩkĩrĩra. Ũndũ ũngĩ angĩkorwo nĩ kũmĩnenana, nĩ ũkoraga yarĩkĩrĩra, nĩ yũkaga kũhingũrwo nĩ atongoria, Úndũ ũrĩa nĩ wa bata mũno, kuona andũ nĩ magunĩkaga nayo, na njĩra ya kũmĩgerera, kũgĩa barabara njega ya kumĩria magetha mao ma mĩgũnda, ũkui ũkahũtha gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ.

Ũtambia wa thitima nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria, kuona mũtũrĩre-inĩ ũrĩa tũraikara, mĩciĩ mĩingĩ icigo-inĩ nyingĩ, nĩ ibataraga hinya wa thitima, thitima nĩ itũteithagĩrĩrĩa na njĩra nene, harĩ kuona, kuona andũ arĩa matarĩ thitima, mahũthagĩra matawa marĩa mahũthagĩra maguta ma tawa, marĩa mathiĩte na mbere na kuongerereka, na ũguo mũrĩ na thitima, nĩ ũkoraga atĩ nĩ ya thogora wa thĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ĩteithagia harĩ ũrĩmi, kuona nĩ kũrĩ macini ihũraga maĩ mĩgũnda, na no mũhaka ihũthĩre thitima, ithĩĩ cia mahuti ma mahiũ, iria ihũthagĩra thitima. Ũcio ũngĩ icigo iria irĩ thitima, nĩ ikoragwo irĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na ciambatĩrĩte mũno kuona nĩ inyihagia ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri, kuona gũtarĩ nduma, wĩki naĩ nĩ ũnyihaga, na ũguo ĩgakorwo, thitima nĩ ĩtũheaga ũtheri nginya mabarabara-inĩ, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie ũhagũku wa ũgitĩri.

Ũhoro wa ũtangathi nĩ wa bata mũno makĩria kana ũhoro wa nyũmba cia mohoro gũkorwo igĩtwĩra ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere. Ũndũ wa bata mũno nĩ atĩ nĩũhotaga kũmenya handũ harĩa hakuhĩ nawe na kũndũ kũnene, ũndũ ũmwe na bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra atĩa. Na nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Angĩkorwo kwĩna mũtuthũko wa mũrimũ nĩũhotaga kũmenya kũgerera nyũmba cia mohoro. Ũndũ wa kerĩ mohoro hĩndĩ ĩrĩa wamerorera nĩ ũhotaga gũkũrana icigo-inĩ iria ingĩ cikaire atĩa. Angĩkorwo nĩ thĩna ũrarĩ kuo icigo-inĩ ingĩ kana bũrũri-inĩ, thĩna ũcio angĩkorwo nĩ ũtuithanĩtio ũtuithanĩtio na njĩra ĩrĩkũ nĩguo ũngĩkagũmĩra gĩcigo gĩaku ũkahota onawe kũũtuithania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũcio ũngĩ andũ nĩmaikaraga makĩmenyaga maũndũ marĩa mekuo nginya nja wa bũrũri, kuona nĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro itũmenyithagia marĩa marakunũka nginya nja wa itoka cia bũrũri.

Bata mũnene wa thibitarĩ cia matũra-inĩ, mũno makĩria gĩcigo-inĩ gĩakwa, kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na maũndũ ma hi na hi, ta mũtino wa mwaki, kana wa barabara, cieyumĩria, nĩ mũhotaga gũtwara andũ arĩa maagũrara, thibitarĩ-inĩ ici nĩguo kuamũkĩra motungata ma naihenya. Ũndũ wa kerĩ, rĩrĩa kwĩna thĩna ta ũcio, thibitarĩ ici imwe cia cio nĩ ikoragwo ihetwo tũnyaga, na ũguo kũgĩra arũaru ĩkoragwo arĩ ihenya, nĩguo makamũkĩre ũrigiti. Ũcio ũngĩ, nĩ maheyaga, nĩ maheyanaga motungata, ta kũandĩkithia andũ rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA, ũguo ndũkuoha thabarĩ nene nĩguo gwetha ũtungata ũcio. Ũndu ũngĩ nĩ gũthondeka arũaru na kũmahe ndawa, arĩa marĩ a gũkoma, nĩ kũrĩ makomaga o ro gũkũ thibitarĩ-inĩ ici. Ũguo andũ a rũrĩrĩ rũakwa, matiohaga thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha motungata ma ũrigiti kũnene, kuona irĩ hakuhĩ na ithuĩ.

Kandi ĩno, nĩ ĩkoretwo, ĩrĩ ya ũguni, mũno makĩria kũrĩ niĩ, kuona ndibataraga gũkua mbeca moko-inĩ, kana mbeca thimũ-inĩ yakwa, kũhĩtũkĩra M-Pesa, nĩguo ngarĩhe indo, ĩndĩ handũ hothe harĩa ndathiĩ, kuona kũndũ kũingĩ nĩ kũrĩ na macini, ĩrĩa ĩhũthagĩra kandi ĩno, nĩhotaga kũrĩhĩra indo iria ndĩragũra, kana motungata marĩa ndĩraheo, kũhĩtũkĩra kandi ĩno. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ĩndeithĩtie mũno makĩria kumana na ciĩko cia ũici, kuona kandi ĩno ona mũndũ angĩmĩoya, no mũhaka akorwo na namba ciakwa cia thiri, iria hũthagĩra, nĩguo kũhũthĩra kandi ĩno, kũruta mbeca, na ũguo, hĩndĩ ĩrĩa twahobanĩrio nĩ ekinaĩ, kuona ndikoragwo mbeca, matikoragwo kĩndũ gĩa kũiya, kuona kandi ndĩmateithia, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ĩndeithĩtie harĩ kũhota kũmenyerera mbeca, tondũ ingĩthiĩ kũndũ na kũndũ, nĩ ũkoraga korwo nyuma na mbeca moko-inĩ nĩ ingĩahũthĩra, no ĩndĩ irĩ kandi-inĩ kwĩ kũndũ gũtarĩ macini.

Ici nĩ kambuni iria ikoragwo bũrũri-inĩ, o imwe ciacio, iria itũteithagia gũtũhe, kana gũtũtambĩria motungata ma internet. Interntet nĩ ĩteithĩtie bũrũri, na njĩra nene, kuona nĩ ĩhũthĩtie motungata ma kwaranĩria, mũndũ na ũrĩa ũngĩ wĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kana ũrĩ nja wa bũrũri, kuona hĩndĩ ĩrĩa wĩna internet, thimũ-inĩ yaku, kũrĩ app ũngĩhũthĩra, kwaranĩria na andũ ngũrani. Andũ arĩa ndĩrona a kũheana internet haha, nĩ Zuku, Poa internet, Liquid telkom, ngona kambũni ya Airtel, ya Telkom, ya Tandaa, ya Faiba, ũndũ ũmwe na Safaricom home, na kambũni ici ciothe, o kambũni, nĩ ĩrĩ ũrĩa ĩheanaga motungata mayo, na o na thogora nĩ ũkoragwo wĩ ngũrani, na ona mũrutĩre wĩra wa internet, no ũkoragwo ũrĩ ngũrani.

Ũyũ ndĩrona tarĩ mũkawa, na ti mũkawa o ro ũguo, nĩ mũkawa wa kĩrathi kĩa igũrũ, na hĩndĩ ciothe mũndũ arĩ gũthiĩ mũkawa ta ũyũ, ta ũrĩa ndĩrona mũtumia na mũthũri ũyũ, nĩ wambaga gũthiĩ harĩ mũndũ, ũrĩa ũngĩũria ũhoro mũingĩ, wĩgĩmainie na mũkawa ũyũ, mamwe arĩ kũria marĩhi, motungata marĩa maraheana, maũndũ ta macio, na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ, nĩ ũkoraga mũndũ ũngĩkwria maũndũ maya mothe, ũrĩa ndĩrona haha e ho, na nona nĩ ta mambĩrĩirie kwaranĩria, hihi makĩũria maũndũ ta macio, o kuona ta rĩngĩ maumĩte kũnene, na nĩ marenda gũkoma gũkũ, ũguo kũrĩ na maũndũ marorĩrĩria, nĩgetha matue matua mao, kana nĩ makwenda gũkoma mũkawa-inĩ ũyũ, kana nĩ ũngĩ megũthiĩ. Na mũndũ arĩkia haha, no gũthiĩ ũthiaga ũkarĩha, na ũgakorwo nĩ waigithia kũndũ kũrĩa kana nyũmba ĩrĩa ũkwenda gũkoma.

Wa mbere, no mũhaka ndigĩrĩre atĩ mũndũ ũrĩa ndĩrenda kũruta gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ arĩ na wendo wa kũmenya. Ũndũ wa kerĩ, no mũhaka tũtwarane nake karũgendo, ga gwĩka maũndũ marĩa, mangĩmũteithia kũhũthia mwĩrĩ, ta gũteng'era, nĩgetha akorwo akĩhota gwĩka ũndũ ũyũ na ũhũthũ, kuona ũritũ mũingĩ nĩ ũgiragĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ, batiĩ kũmũbundithia mawatho, marĩa makoragwo mũthako-inĩ ũyũ, kuona gũtirĩ mũthako ũtarĩ mawatho ma guo. Ũcio ũngĩ, mũnyitĩre wake wa mũbira na kũhota kũrutithania wĩra na andũ arĩa marathaka nao, arĩa marĩ a mwena wake, nĩgetha akahota kũheana mũbira, nake akanengerwo, na ũndũ ũngĩ, ndĩmũrute gũkorwo arĩ mũikia kana mũingĩria wa mbao, woma, ũguo nĩ batiĩ kũmuonia abatiĩ gwĩka atĩa nĩguo gũtigĩrĩra, aikia mũbira e haraya kana e hakuhĩ, nĩ waingĩra, handũ harĩa habatiĩ.

Rita rĩa mbere ndageririe gũthiĩ wabici cia thirikari, kũndũ ta huduma, nĩguo kwamũkĩra ũtungata mũna, Ũndũ ũcio ndwangenirie o na hanini. Wa mbere, nĩ ndakorirwo ngĩteyanga mahinda maingĩ, handũ-inĩ ha kwara raini nene, nĩguo ngorwo ngĩamũkĩra ũtungata ũyũ, kuona gũtiarĩ na aruti aingĩ a wĩra. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ndakorirwo atĩ, nĩ kwarĩ na thĩna wa mĩtambo, Ũndũ ũrĩa wacũngagĩrĩria gwĩkururia kwa ũheani wa motungata maya, na ngĩtinda mũno njetereire. Ũndũ ũcio ũngĩ, wakoraga atĩ, aruti wĩra thĩ-inĩ wa wabici ĩno, nĩ matindaga makĩũrũra mũno, amwe magathiĩ ranji, arĩa angĩ cai, magatiga andũ twetereire raini-inĩ, Ũndũ ũrĩa wandakaririe mũno, kuona nĩ ndarĩ na mĩhang'o ĩngĩ, thengia wa gũka kũmatha motungata maya, na mũico mũico ndiakorirwo ngĩamũkĩra, tondũ internet kana mĩtambo yao yarĩ o ro thĩ

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩrĩ kĩa ũteithio, mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ wakwa, na o ho, no kĩndũngĩtie mĩtangĩko. Ũteithio wa kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara gũthikĩrĩria kĩndũ, kuma thimũ-inĩ yakwa harĩ na andũ aingĩ, nĩ hotaga gũthikĩrĩria na ndi na ndikorwo ngĩgia mũndũ o na ũmwe, na matimenye nĩkĩ ndĩrathikĩrĩria. ĩndĩ nĩ kĩndũngĩtie mĩtangĩko tondũ, hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo ngĩkĩra kĩndũ gĩkĩ matũ-inĩ, ũkoraga maingĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ bara-inĩ, ndũrĩ ũndũ ũraigua ũgĩthiĩ na mbere, o na no ũgũthwo nĩ ngari, kana ũgũthane na mũndũ, kana maũndũ ta macio. Ũguo nĩ kĩndũngĩtie maũndũ matarĩ mega, tondũ ndanatigia o ro hanini, gũkorwo ngĩgũthwo nĩ ngari, njĩkĩrĩte indo ici matũ, kuona nĩ ciarĩ na thauti ya igũrũ mũno, indĩ ndatharirwo nĩ mũndũ o na itoĩ, akĩngucia akĩnjeheria bara-inĩ, kuona nĩ kwarĩ ngari thutha wakwa na ona ndiamĩiguaga, kuoguo ndatigĩtie o ro hanini ngũthwo nĩ ngari.

Gũkũ nĩ kũroneka, nĩ kũndũ kũrĩa kũmaga kana icigo iria ciũmaga mũno makĩria, na igakorwo irĩ na thĩna wa wagi wa maĩ. Haha ndĩrona tarĩ handũ, andũ menjete maĩ marĩa maumaga nathĩ, marĩa makoragwo marĩ gathima, karĩa karoneka no kanini, ĩndĩ andũ nĩ aingĩ marenda gũtaha maĩ maya. Na ndarora wega ngona andũ arĩa matarĩ na ũritũ mũnene, nĩo maraikio thĩ-inĩ wa gathima gaka, magataha maĩ, wona maihũrio kana maihũria mĩtũngi-inĩ, magakorwo makĩneanĩria, kuona nĩ ndĩrona mũndũ ũramamũkĩra, na oho marĩkia gũkorwo makĩneyanĩria maĩ, o nao makagucio, makauma gathima-inĩ, nĩguo kũhe kanya andũ angĩ maingĩre matahe maĩ, marĩa mathiaga kũhũthĩka mĩciĩ-inĩ, harĩ kũruga, gwĩthamba, kũiga ũtheru mĩciĩ-inĩ, kũnyuithia mahiũ, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ.

Mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio, icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri, gwothe bũrũri-inĩ wa Keny,a nĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria kana kũrehe mogarũrũku thĩiniĩ wa bũrũri na kũhinga mwanya gatagatĩ ka mũthitũkanio wa ũkabira ũndũ ũmwe na itonga na athĩni. Wa mbere andũ othe maraumĩra hamwe, arĩa atongu, a kĩrathi gĩa gatagatĩ-inĩ, a kĩrathi gĩathĩ, andũ mararia rũthiomi rũmwe, matararia rũthiomi rũmwe, makagomana nĩgwo gũtwara mateta mao kũrĩ thirikari. Na nĩ ĩteithĩtie na njĩra nene kwona nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyitithania icigo ciothe cia bũrũri, na andũ othe makanyitana harĩ kũrũĩrĩra ihoto ciao,, na ihoto cia arĩa angĩ nĩgwo kũhota kũruta bũrũri witũ ũkombo-inĩ wa wathani mũru ũrĩa ũkirie kũhobanĩria bũrũri witũ ona kũũtiga irima-inĩ rĩtarĩ rĩega.

Kĩrĩa gĩtũmaga nyende ũndũ ũyũ, wa gũcerera iceceni cia Huduma Center, nĩguo kwamũkĩra motungata ngũrani. Nĩgũkorwo atĩ, rĩmwe kũrĩ hĩndĩ ngeragia na thimũ yakwa, harĩ kwamũkĩra motungata mathirikari, ĩndĩ ũgakora nĩĩrarega. Kana ona ngaremererwo, gũkorwo ngĩona kũrĩa mũndũ angĩamũkĩra motungata macio. No ĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa ndekinyia thĩinĩ wa Huduma Center, nĩngoragwo ngĩheywo ũteithio ũrĩa ndĩrabatara, na ngiuma kũu, ngakorwo nĩndahota gũkorwo hingĩtie ũndũ ũrĩa ngwendaga. Angĩkorwo nĩ kandi kwa mũhano, ya NSSF, no ngorwo ngiuma nayo kana marũa ma good conduct ngoragwo ngĩmaihũria, ngoywo irore, na ngakorwo ngiuma nayo. ĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa ndeka maũndũ maya thimũ-inĩ, ũkoraga ndingĩoywo irore thimũ-inĩ. Na ũguo thutha wa kũihũria maũndũ marĩa mendekanaga, nĩwohaga thabarĩ ĩngĩ ya gũthiĩ kuo, no wekinyia kuo, no wamũkĩre motungata macio, hamwe na mangĩ maingĩ hĩndĩ ĩmwe.

Ũndũ ũrĩa njiguĩte nĩ atĩ kũhũthĩra kĩrore gĩa ciara ciaku harĩ kũmĩtua nĩyo ũrĩhingũraga nayo maũndũ maku ma bata nĩ ũndũ mwega, ũkĩringithania na gwĩkĩra namba cia thiri kuona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo akĩiya kĩndũ gĩaku, kwa mũhiano kandi yaku no akorwo agĩtungĩra namba iria ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra, na no akorwo akĩhota kwamũkĩra angĩkorwo nĩ mbeca kuma bengi-inĩ yaku. Ũndũ ũcio ũgatũma atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekĩra kĩrore nĩĩkoragwo ĩrĩ na ũgitĩri makĩria. ĩndĩ oho ndanaigwa atĩ ũngĩrengwo kĩara kana nĩkũrĩ andũ marengagwo ciara nĩgetha mũndũ kana mwĩki naĩ ahote kũhũthĩra kĩara gĩaku harĩ kũhingũra maũndũ maku na no akorwo ona agĩkũiya. Rĩu ũndũ ũcio ũkandukania ngarigwo nĩha harĩ na ũgitĩri makĩria.

Ĩno nĩ ĩronania nĩ wabici ĩmwe ya gĩ-thirikari, na kũrĩa andũ mathiaga, nĩguo kwamũkĩra motungata ngũrani ta kwĩyandĩkithia rungu rwa NSSF, kuoya ibandĩ, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Na ndarora nĩ ndĩrona nĩ kũraheanwo motungata makaru, kuona ona raini tĩ nene, andũ nĩ manyihanyihĩte, ari kĩonereria kĩa atĩ, andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra wabici-inĩ gũkũ nĩmarahota kũheana motungata mega, na kũaga gũikaria andũ mũno, na ndarora ngona nĩmarahota gũteithia andũ, kuona haha harĩ na mũndũ ũrateithio. Ngwĩciria egũkĩte kũmatha ũtungata mũna, na ateitheka no kũinũka arĩ mũndũ mũkenu.

Nĩnyonaga atĩ thirikari ya bũrũri, nĩĩhotete gwĩbanga wega, harĩ gũkinyĩria akenya motungata, marĩa marabatara na njĩra njega. Hĩndĩ ĩrĩa ndona kũndũ kũrĩa kuoyagwo marũa ma gũciarwo, kana ma ikuũ, nĩmenyaga mũkenya owothe, ũngĩkorwo nĩ atete, kana nĩarabatara, marũa ma gũciarwo make, kana ma mwana wao, kana ma mwana wake, no ahote kũmamũkĩra na ihenya, na oe kahinda kanini. Kuona no gũkorwo gũtarĩ na mũhatĩkano mũnene, kuona kũrĩ na honge ngũrani igayanĩtio nĩguo kũheyana motungata. Ũndũ ũcio ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo nĩakua, no ũhote kwamũkĩra marũa ma gĩkuũ gĩake, na njĩra ya raithi, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, kuona ndũgũkorwo ũgĩthiĩ kũnene, ta mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kuona motungata maya nĩmarehetwo hakuhĩ na ithuĩ, kũrĩ thirikari cia matũra, kũrĩa ũhotaga kũmamũkĩra na ihenya mũno.

Kũringana na mbica ĩno, ĩrĩ na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere, wa mbere, mũnene wa rũhonge rwa maguta gũkũ bũrũri-inĩ rwa EPRA, kana mũruti wa wĩra wakuo, no akorwo nĩ kwanĩrĩra aranĩrĩra kana gũtangatha thogora mwe, rũ wa maguta, nĩkio arũgamĩte hau. Ũndũ ũngĩ mwena ũrĩa nĩ ndĩrona kwĩna akenya, marĩ kĩnyuĩro-inĩ kĩmwe kĩa maguta, na ngona nĩ aingĩ mũno, ũguo kũrĩ na ũhotekeku atĩ kĩrĩa mũrũgamĩrĩri ũyũ aranĩrĩra nĩ atĩ kũrĩ na ũnyihu wa maguta, thutha wa kwanĩrĩra either kũgũa kana kuongerereka kwa mathogora macio, na nĩkio ndĩrona kũrĩ na raini nene, ĩrĩ kĩnyuĩro-inĩ kĩa maguta, kuona gũtirĩ na maguta ma kũigana, o na thengia wa andũ aingĩ gũkorwo makĩenda gwĩkĩra nduthi ciao, na ngari maguta. Na bũrũri witũ wa Kenya, wanekora gĩterengeinĩ gĩkĩ harĩa twekorete hakuhĩ inyuĩro ciothe cia maguta gũtirĩ, ũndũ ũrĩa warehire mũhatĩkano mũnene, o na nginyagia mabarabara-inĩ maitũ.

Ũndũ ũyũ nĩũteithĩrĩirie harĩ gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ũigananu thĩinĩ wa mathomo ma ngathĩ ya igũrũ. Kuona hĩndĩ ĩrĩa mwana ahota kũhetũka na oywo thukuru-inĩ cia mathomo ma igũrũ, ona thengia wa gũkorwo nĩ aumĩte mũciĩ ũrĩ na ũkĩa kana wa itonga, othe nĩmahotaga gũthoma kuona kũrĩ na mbia iria mũrutwo aihũragia na agakorwo akĩheywo. Na ũndũ ũyũ nĩũteithĩtie mũno makĩria kuona ona ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete nĩirahota kwamũkĩra mathomo ma ngathĩ cia igũrũ kĩhĩtũkĩra ũteithio ũyũ ũheyanagwo nĩ thirikari. Na ũguo aingĩ makahota kũhingia kĩoneki na merirĩria ma gũgatuĩka kĩndũ kĩrĩa mendaga gũgatuĩka. Na oho magakorwo makĩruta kana gũkũra bamĩrĩ ciao kuma thĩna-inĩ wa ũkĩa kuona arĩkia gũthoma nĩandĩkagwo wĩra na ũyũ nĩ ũndũ ũteithagia nginya bũrũri.

Haha ndĩrona kũrĩ na kĩgomano, kĩrĩa gĩtabanĩtio thĩiniĩ wa nyũmba ĩmwe, kĩrĩa no ũkore nĩ gĩa gũbundithia andũ na makĩria mbeũ njĩthĩ harĩ maũndũ ma kwĩigithia. Na nĩ ndĩrona ũrĩa ũrathomithania nĩ arateithĩrĩrio na njĩra ya gũkorwo maũndũ marĩa arenda kuuga, amandĩkĩte handũ, harĩa o ũrĩa arauga kana maũndũ marĩa nĩ mabata nĩ marahota gũthomwo handũ harĩa handĩkĩtwo na hakakorwo nĩharoneka kana hakamũrĩkithio, handũ hamũrĩkithagio rũthingo-inĩ ũkĩhũthĩra macini ngũrani. Ũgwo kĩrĩa arauga, andũ nĩmarahota nginagia kuona, nangĩkorwo ndũnanyita ciugo ciake noũhote gwĩthomera na o nawe angĩkorwo ũrĩ na handũ harĩa ũkwendaga kwandĩka no wandĩke, nĩgetha ona wauma haha no ũrore rĩngĩ na rĩngĩ wĩririkanie, ũrĩa mwakorwo mũgĩbundithio.

Kĩndũ gĩkĩ na kĩrĩa nĩ nduka ya indo iria ikoragwo itarĩ cia gũkũrio mĩgũnda-inĩ na o ho cia gũkũria mĩgũnda-inĩ itukanĩte, nĩ kĩndu gĩa bata muno makĩria. Wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara gũkorwo ukĩruga kĩndũ mũcii-inĩ gwaku, ũngithiĩ nduka-inĩ ta ĩno, nĩ ũkũhota kuona indo ciothe, ũcigũre irĩ hamwe, na ona no ũkorwo ũkĩenderio na thogora wa thĩ. Ũndũ wa keerĩ ndũbataraga gũtinda ũkĩũrũra nduka-inĩ ngũrani kana mathoko-inĩ ũgietha kĩndũ, kuona thĩinĩ wa nduka-inĩ ĩno ĩmwe, ũgũkora indo ciothe, cia mũgũnda na iria itakũraga mũgũnda-inĩ. Naguo hĩndĩ ya maambũra, nĩ ĩkũhũthagĩria mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa irĩ hakuhĩ na mũciĩ gwaku, kuona ndũbataraga kuoha thabarĩ ya githiĩ gũcigũra kũnene. Na ona hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ ĩruga-inĩ, ũngĩkoruo nĩ ũrariganĩrwo nĩ kũgũra kĩndũ, ũteng'eraga ho, ũgakorwo ũkĩgũra na iruga rĩgathiĩ na mbere.

Kĩrĩa kĩrangenia mũno makĩria nĩ ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ kĩrĩa aruti wĩra aya arĩa mahana nĩ a ndege maigĩte, ũndũ ũrĩa nĩwagũkenia mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ mũtheru nĩ ahotaga gũkorwo akĩendeka na motungata marĩa ũraheyana makendeka. Ũguo ona magĩthiĩ gũtungatĩra andũ ndege-inĩ, arĩa makoragwo marĩ nginya akuma nja wa bũrũri, nĩmakoragwo makĩoneka mahana wega. Ũndũ wa kerĩ, no ũkore handũ haha macemanĩtie nĩhakwĩrana ũrĩa magũkorwo magĩtwarithia mĩhang'o yao na mbere, kana kũgĩa na mĩbango mĩega, kũiga mĩtaratara, na o ho kwĩrana maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka na marĩa matabatiĩ. Mũndũ athiĩ mũgarũ na ũndũ ũrĩa atabatiĩ gwĩka akuoerwo makinya marĩkũ. Ũguo kũgĩa na mũbango mwega na mũtaratara mwega wa mũrutĩre wa wĩra, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma mehokeke na motungata marĩa maheyanaga kambuni yao yendeke mũno makĩria.

Thutha wa mũtumia ũyũ kuma gũthagana mwana wake akiuma cukuru kana kũmũgĩra kuma cukuru, eciria agerere thoko-inĩ, kuona ndarĩ na nyanya ciagũkorwo akĩruga kana gĩtũngũrũ. Na ũguo nĩndĩrona mwendia nĩ andĩkĩte gĩbandĩko kĩa ũrĩa arendia nyanya ciake, na ũguo no ũkore mũgũri ũyũ marageria kwaranĩria na mwendia akorwo akĩrengerwo thogora. Na ndarora ngona nyanya ici nĩ thaka mũno na irĩ na raithi, ũguo no ũkore kũrĩ na kĩmera kĩa nyanya, kana nyanya nĩ nyingĩ thoko-inĩ, kuona ona harĩa mbere yake no ndĩrona harĩ ona nyanya ingĩ ũguo no ũkore nĩ nyingĩ muno. Na marĩkia kũiguithania mbei kana marĩkia kũigũithanĩria thogora ũrĩa akũgũra naguo no kuoherwo akuoherwo.

Haha no ũkore ũyũ nĩ mũcemanio ũrĩa cibũ wa itũra kana mũtongoria wa itũra kana gĩcigo kĩna, etĩte aikari nĩguo kwarĩrĩria maũndũ ngũrani. Mamwe ma maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩarĩrĩrio hĩndĩ ĩrĩa andũ a itũra rĩmwe moka hamwe, nĩ wongerereku wa wĩki naĩ, ũrĩa ũkoraga no ũkore kũrĩ na ũici wa mahiũ, kana ũhagũku wa ũgitĩri kũrĩa andũ makoretwo makĩũragwo, ciana ikanyitwo kĩa hinya, wongerereku wa ngero na mbara cia kĩmũciĩ. Ũguo cibũ etena, nĩguo makorwo magĩethera mathĩna maya kĩhonia. Na hĩndĩ ĩrĩa magĩa na gĩikaro ta gĩkĩ nĩmaragĩrĩria maũndũ maya na njĩra ndikĩru na magatigĩrĩra makiuma mũcemenio-inĩ ũyũ nĩmamenya ũrĩa magwĩka, nĩguo gũcokia thayũ itũra-inĩ rĩao.

Bata mũnene wa mĩrũrũngano ya ikundi kana honge ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ manĩrĩra na mũgambo ũmwe na kayũ kanene harĩ maũndũ marĩa marenda thirikari ĩmahingĩrie, na gũkinyia mateta mao kũrĩ thirikari kana honge iria makoragwo marongoreirie. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ yoanangia ũnyitanĩri mwega na makonania ũndũ ũrĩa marauga ti wa mũndũ ũmwe, ĩndĩ nĩ wa gĩkundi kĩrĩ gĩothe. Ũcio ũngĩ nĩ ũteithagia harĩ kũhũranĩra ihoto ciao, kuona angĩkorwo kũrĩ na ũndũ ũkoretwo ũhũgũkĩirwo, kana makaga kũhingĩrio, kana marendaga ũhingio, nĩ mahotaga kũhũranĩra ũndũ ũcio marĩ aingĩ, kuona hĩndĩ ĩrĩa othe maingĩra mĩrũrũngano-inĩ, nĩ maiguagwo na ihenya, na ũguo maũndũ mao kana mathĩna mao magetherwo kĩhonia na ihenya ta ũrĩa kwahoteteka, nĩguo macokererie mawĩra-inĩ.

Kambuni ya ũtambia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ na kaingĩ ĩrĩa yũĩkaine mũno, nĩ kambuni ya KPLC. Kambuni ĩno, nĩyo ĩheanaga na ĩkaheana motungata ma ũtambia wa thitima kũndũ kũingĩ kũria gũtarĩ, akorwo nĩ icagi-inĩ kana mataũni-inĩ, ĩgatigĩrĩra andũ othe marĩ na ũtheri wa thitima. Ũndũ wa kerĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na thĩna wa thitima, ikorwo nĩ ciora, nĩo mekinyagia na kũmũrorera thĩna wa thitima umĩte kũ, na makamĩthondeka. Angĩkorwo nĩ mĩtĩ ĩgũĩrĩire thitima, nĩ matigaga mamĩceha na magatigĩrĩra hinya wa thitima nĩwacooka. Ũcio ũngĩ, nĩmateithagĩrĩria harĩ gũteithia arĩa magũmeirwo nĩ thĩna wa kũremwo kũrĩha thitima, na njĩra ya kũhũrĩrwo thimũ magagũtarĩria mũtaratara ũrĩa ũngĩhũthĩra, nĩguo ũrĩhĩre thitima yaku ũkorwo na ũtheri wa kũigana.

Kambuni ya Safaricom nĩ yakorirwo ĩkĩrugũria mũtambo wa intaneti ũrĩa ũrĩ na thibindi ya igũrũ mũno ĩrĩa nĩ ya 5G. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie na njĩra nene rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, gũtigĩrĩra atĩ motungata ma thimũ ma kwaranĩria mũndũ ndarakorwo akĩaga netiwaki hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra ũtungata ũyũ. Ũndũ wa kerĩ, ona intaneti yayo, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ mũno, na ya naihenya ũũ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũramĩhũthĩra, nĩ ũkũhota gũkinyĩra ũtungata ũrĩa ũrenda thimũ-inĩ, kwaranĩria na mũndũ wĩ kũnene, kũhũthĩra app ngũrani, kũhũthĩra rũrenda, nenda cia ũkinyanĩria, ũtarĩ na na ũritũ o wothe, kana ĩtegũkwama, kuona atĩ nĩĩkoragwo na thibindi ĩrĩ igũrũ mũno ya kũhota kũhingia maũndũ macio mothe.

Ĩno nĩ biacara ya mũrĩmi mũnini kana ĩrĩa ĩtagwo nĩ andũ aingĩ gĩbanda iria kaingĩ ikoragwo cirĩ matũra-inĩ kana hakuhĩ na mĩciĩ. Ũrĩa ĩteithĩtie mũtũrĩre wakwa wa o mũthenya nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara gũkorwo ngĩtũmĩra indo ta nyanya, gĩtũngũrũ, nyeni, mboga nĩũhotaga gũciamũkĩra ũtekuoha thabarĩ ndaya ya gũthiĩ thoko-inĩ. ĩndĩ ũkũgũra o hau haku oro nja na nĩũgũcigũra na thogora mũbacĩrĩre. Ũndũ wa kerĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ mambura ũngĩkorwo nĩ ũriganĩirwo nĩ kĩndũ kĩna ta nyanya kana indo iria ũragũrĩte itinaigana ũguthũkaga ũkagũra o handũ haha kuona harĩ hakuhĩ na mũciĩ. Na wagũra iruga rĩaku rĩgakorwo rĩgĩthiĩ na mbere handũ ha kuoha thabarĩ ndaya ũthiĩ ũgacigũre kũndũ kũnene ũndũ ũrĩa ũcerithagĩria nginya iruga.

Hĩndĩ ĩrĩa kambuni ya kũheana motungata ma kwaranĩria, tuoe mũhiano ya safaricom yakorwo ĩkĩheana ũgũri wa ndata na njĩra ĩrĩ thĩ na no ũhote kwamũkĩra irĩ nyingĩ, nĩ wa bata mũno makĩria, kuona nĩ ũkoragwo na intaneti ya kũigana gwĩka maũndũ maingĩ, no waranĩrie na andũ kũgerera apu ngũrani, kana ũkorwo ũkĩingĩra rũrenda-inĩ gũkorwo ũgĩetha motungata ngũrani. O ho nĩ ihotithĩtie o na andũ makĩhota gwĩka ũthuthuria kũgerera intaneti, kuona ũrĩ na ya kũigana. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩhũthĩtie mathomo, kuona wagũra intaneti o nini iria igũragwo i ndata, nĩ ũkũhota gũtabania ũrĩa wothe ũrenda wĩgiĩ mathomo, gũthoma nginya irathi cia nenda, na ũguo ĩkahũthia mĩthomere. O ho nĩ ĩteithagia andũ kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, kuona nĩ ũkũingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũtegwĩtigĩra intaneti yaku nĩ ĩgũthira.

ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga nyone, ũrĩa ũtonga wa bũrũri ũkũhota kwarahũka, na oho, ũrĩa andũ makũhota gũkorwo na ũhoti wa kĩmbeca, wa kũhingia mabataro mao ma kĩmũthingi, ũndũ ũyũ nĩ kũringana na atĩ, hĩndĩrĩa mwene thoko, na nduka ĩno, akorwo akĩgũra indo cia kwendia, nĩ ateithagia andũ arĩa mamũrigicĩirie, na njĩra ya kũmarehera indo ici hakuhĩ nao, ũndũ ũrĩa matiohaga thabarĩ nene, nĩguo gũthiĩ gũciendia, nao hĩndĩ ĩrĩa magũra, nĩ mamũheyaga mbeca cia kũrehe indo ingĩ, na onake cia kwĩrũgamĩrĩra maũndũ-inĩ mangĩ, ta kũrĩhĩra ciana cukuru, kũrĩha nyũmba, na maya mothe kuona indo ici nĩ ikoragwo na magoti, marĩa thirikari, kana marĩa makiyagĩra thirikari, ũguo ũtonga wa bũrũri ũgakũra, na oho, andũ aya no maheyaga andũ angĩ mĩeke ya mawĩra, onao makahota gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere.

Wa mbere kĩndũ gĩkĩ gĩtiendaga kũigwo kĩhihinyanĩte, na ũguo cigagwo wega mathandũkũ-inĩ ma mwanya makarĩrwo magotoni, igekĩrwo ho nĩguo itigathũke. Ũndũ ũcio ũngĩ, citiendaga gũtukanio na indo nditũ, kuona nĩ ihihinyagwo na igakorwo igĩthũka. Ũcio ũngĩ, mwendia nĩ abatiĩ gũikaraga agĩcagũraga, nĩguo akeheria ĩrĩa ĩtothokete, akamĩeheria harĩ iria njega kuona ingĩikarania nĩ gũthũkania ithũkanagia. Ũcio ũngĩ, mwendia nĩ abataraga kũmenya atĩ kĩndũ gĩkĩ kĩendagio kwendio, kana kĩendaga kwendio na ihenya ta ũrĩa kwahoteteka, nĩguo gũkĩrigĩrĩria gũthũka, kuona kĩeruha mũno nĩ gĩthũkaga. Ũcio ũngĩ, itindaga kwanĩkĩrwo riũa mũno, tondũ ciahĩa nĩ riũa ikĩru nĩ ikoragwo igĩtũrĩka na ikambia gũthũkania.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndeithagia kũmenya tũrĩ ta bũrũri ũrĩa tũrathiĩ na mbere kana ũrĩa tũikaire guoka nĩ ũgitĩri, ũndũ ũmwe na kuongerereka gwa ciĩko cia wĩkinaĩ. O ho ũndũ ũngĩ ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa rũhonge rwa maabithaa a borithi rũrĩ na ũigĩrĩrĩki na gũkorwo rũrĩ na ũhoro ũrĩa rũrabatara, nĩguo kũmenyithia a Kenya ũrĩa ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri kana ciĩko cia wĩkinaĩ irathiĩ na mbere kuongerereka kana kũnyiha nyiha o mwaka oro mwaka. Ũndũ ũyũ nĩ mwega kuonania atĩ maabitha a borithi marĩ na ũhoro wothe, ũguo no mahote kwĩrana icigo iria ciĩhĩrĩirie na cioko cia wĩkinaĩ na ũrĩa kũrabatara gwĩkwo, nĩguo gũcinyiha nyihia.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ ũguni mũno makĩria, kuona ni kĩendekithagio mũno nĩ ndagĩtarĩ, Kuona nĩ kĩmwe kĩa irio iria cia kĩmerera. Hĩndĩ kana mũtũrĩrei-inĩ wa o mũthenya ka maambũra-inĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthagĩrwo harĩ kũhĩhio kĩrĩyo kana gũtherukio gĩkarĩyo na cai. Kana no gĩkorwo gĩkĩruga gĩtoero, harĩa gĩtukanagio na indo ta waru, gĩgakorwo gĩkĩrĩanĩrio na cabaci kana mũcere. Ũndũ ungĩ, marigũ nĩ makimagwo , no makimanĩrio na njahĩ, kana na kĩndũ kĩngĩ, nĩguo gũthondeka mũkimo wa kũrĩa. Ũndũ ũngĩ, marigũ nĩ meruhithagio, makarindwo, makeruha, marĩa marĩagwo ta itunda, na nĩ rĩa bata mũno makĩria mwĩrĩ-inĩ kana harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ.

Ĩno nĩ ndĩrona nĩ bamĩrĩ na ĩrĩa ĩroneka nĩ ya kĩrathi gĩa thĩ, kuona o nyũmba ĩmwe ĩrĩa marĩ nayo, nĩyo mahotete kũgayania hakagĩa na kũndũ gwa gũkoma, kũndũ kwao gwa gũikara, ona gwa kũrugĩra. Ũkona atĩ bamĩrĩ ĩno o na thengia wagũkorwo ĩrĩ na na ũkĩa ũrĩa atĩ mũnene mũno, kuona marĩ na maũndũ marĩa ma kĩ mũthingi ta gwa gũikara, ĩroneka nĩ bamĩrĩ ĩ na gĩkeno mũno, kuona mũciari wao, ũrĩa nĩ mami wao nĩ marahota gũikara thĩ na ciana na magateretanga. Ndamĩrora ĩno nĩ bamĩrĩ ngenu, ĩrĩ na gĩkeno na ĩroneka ndĩngĩhota kũhũrithanio nĩ mũndũ, no ũkore kũrĩ na maũndũ ma bata maracira haha.

Mũndũ wa mbere ũrĩa ndĩramenya nĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri, Ũhuru Mũigai wa Kenyatta na ũrĩa wanyitire itemi rĩnene harĩ mwathanĩre wa bũrũri na agĩtigĩrĩra atĩ nĩ tũrĩmũririkanaga na waki wa mabarabara ũrĩa atigire aka maingĩ icigo nyingĩ cia bũrũri ũndũ ũmwe na ũtongoria mwega. Wa kerĩ, nĩ mũtongoria wa ihinda rĩrĩ wa bũrũri, ũrĩa nĩ ndagĩtarĩ William Ruto, ũrĩa o nake nĩ wa bata kuona nĩwe wathaga bũrũri kwa ihinda rĩrĩ, nĩ aramenya ũrĩa ũtonga wa bũrũri urathiĩ na mbere, akaiga ndũgũ njega na mabũrũri marĩa mangĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũndũ ũgũmĩire bũrũri ta mũrimũ, nĩ akoragwo agĩetha kĩhonia na gwatha honge ingĩ. Ũcio ũngĩ ndĩramenya nĩ mũtongoria wa Kĩama kĩa ODM, Raila Ondinga ũrĩa o nake nĩ akoragwo arĩ wa bata mũno, kuona nĩ ateithĩrĩirie thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho na kũmũhe andũ ake, nĩguo makorwo makĩruta wĩra ta amĩnĩcita na gũteithĩrĩria honge itiganĩte.

Nyanya nĩihũthagĩrwo harĩ kũruga irio, nĩguo gũciĩkĩra mũcamo harĩa ciĩkagĩrwo gĩtoero-inĩ. O ho nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra nyanya arĩ ta gĩtoero kana arĩ ta mboga cia gũkorwo ũkĩrĩa nyeni kana ũkĩrĩa ngima, harĩa ikarangagwo ikarĩyanĩrio na ngima. O ho nyanya nĩ itunda rĩa goro mũno kuona nĩrĩa bata mwĩrĩ-inĩ, na nĩrĩendekithagio nĩ ataramu a ũgima wa mwĩrĩ kũrĩywo hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩ rĩthĩ kuona nĩ rĩrĩ ũguni ũgima-inĩ wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndeithagia kuona ũrĩa thũgũrĩ ya indo ngũrani cia kwĩhumba ĩrathiĩ na mbere. Gũkũ nĩ thoko kũrĩa andũ maragũra, makĩria nĩ nguo iragũrwo, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie na njĩra nene harĩ gũtura mĩeke ya mawĩra harĩ andũ, kuona andũ nĩ marahota kũgũra nguo, magaciendia o ene kana makandĩka andũ angĩ, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria andũ kuona mbeca cia kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. O ho nĩ matũteithagia harĩ gũtũrehera nguo mathoko-inĩ hakuhĩ na ithuĩ kuona nyingĩ ciumaga mabũrũri-nĩ ma nanja ũndũ ũrĩa tũtangĩhota mũndũ kwĩgĩrĩra ĩrĩ ĩmwe ĩmwe na ũguo magatũteithia na njĩra nene harĩ kuona kĩndũ gĩa kwĩhumba.

Ũndũ ũyũ ũnyonagia ũrĩa rũhonge rwa gĩthomo rũthiĩte na mbere na kwĩhanda, na o ho ũrĩa mũbango mwerũ wa gĩthomo wa CBC ũthiĩte na mbere na gũtambia mĩri mathukuru-inĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ na ciana igakorwo nĩ irakenerera. Hindĩ ĩrĩa mareka ithoma rĩa kũhũthĩra macini ta tablets, nĩũndeithagia gũkũrana atĩ, thĩiniĩ wa ihinda rĩgũka, ciana ici nĩ cigũkorwo na ũhoti wa gwĩka maũndũ maingĩ makĩhũthĩra nenda kana makĩhũthĩra intaneti, no makorwo na ũthundũri kuona nĩ magũkorwo na ũgĩ mũingĩ, ũkĩringithania na gĩthomo ũkĩringithania na gĩthomo kĩrĩa tũrathomaga hau kabere, kũrĩa mwana ndarahotaga gũkũrana kĩheyo gĩake, na mwana angĩkũrana tene thĩiniĩ wa CBC, nĩ ararutĩra taranda yake wĩra, ũndũ ũrĩa ũgatuĩka wĩ mwega mũno makĩria, kuona nĩ twĩkoragwo na andũ a bata gũkũ bũrũri-inĩ.